Kaji iko emponaro ashu ekenya kajo nanu ore eniko emponaroto euchumi ekenya kitagol ntokitin teneaku ketii ntokitin sgumata oleng neaku kilepie uchumi neaku ore enkae tenedou ntokitin abori ore uchumi e kenya nedou abori oleng tenkaraki ntokitin natodowuo bei oleng neaku keeta ltunganak fiada natumito tenkaraki falue ontokitin natadoyie oleng neaku ore toltunganak lombiasharani na keaku metumito faida nedoyio oleng tormareita lenye amu kuna biasharani ingurita

Kanyioo dupoto e endaa nao? Kebaa eyieuni te sokoni enaa daa nao? kajo nanu ore enaa daa nao keyieuni oleng tosokoni amu keo duake tayari peauni tiaji neeku ore iltungana laijo ilchekuti oibokito intare naamiri tosokoni ashu nkishu naamiri tosokoni naa kuna daiki naoto sinche eyieu amu ketayari duake peanu tiaji neeku kenyaa ake epoito akuet ainepu inkishu osokoni apuo aibok peemeisik ake inkishu osokoni amu ninchee naa emiritai , ore sii enkae ore kulo biasharani loo nkishu naa kuponu anya endaa epoitio aamir inkishu neeku endaa nao eponu anyaa peepuo ainguraa biashara oo nkishu amir imbaatini enye neeku enda nao ake sinche einyangu ore tena daa nao tooltungana loo mbiasharani oo ntare naa eponu taake sininche ainyangu enaa daa nao harakaharaka egira ashuko apuo amir intare enye eton asidai osokoni.

Ore tenayiou atum iltung'anak kumok, te biashara ai, naa kaitang'aza te sokoni ena biashara aai, te wueji nabore iltung'anak oleng' ijoiye sokoni, inkanisani enkolong' e jumapili, naitang'aza naik imbaoi e matangazo alikio, nareu sii mesej iredioi, pee ening' iltung'anak kumok, tosotoik kumok oleng', pee etum iltung'anak atayiolou enetii, naliki sii enamanya, naliki sii enetii biashara aai, naitobiraki sii bei teneyiou natum iltung'anak kumok amu ore tenaitobir bei, neponaari iltung'anak aaku kumok duo ilayiou nanu. Ore sii enkai, nayau intokitin sidain naa keidim ataa endaa bioto naa keyou iltung'anak pookin, anaa keng'war iltung'ana kumok. Neaku ore esidano tenayiou naponaa iltung'anak kumok te biashara ai, naa nena aas, naitumiya enkutuk sidai, too iltung'anak pookin lainei le biashara, naibung' ilbiasharani.

Ore esidano ekulo turruri lontasati kisaidiyia ilturruri intasati tenkop karibu pookin amu eneitobirr intasati petumo aitobirr olturrur nilepunyie nkulie natii abori tekuna natii abori nilepu pookin nebol inkuti biasharani enye kutitik naisaidia ninche peetum uh entoki naisho inkera enye netum sii iropiyiani naasie maendeleo tonkang'itie enye ore sii enkae neisumie inkera enye kuna kutiti biasharani enye eimu ele turrur lenye ore sii ele turrur tene endelea abulu naa keidim ashom aing'orunyie tonkipisini esirkali ilooni ore kuna looni naa inetipat tenkishui ontasati amu keya entasat loan naidim atushuku paa tonkolong'i naponu teneng'asa alo aitumia nelo abolokinyie kewon imbiasharani naisaidia ninye taisere neaku ketum faida nashukishuk tena loan naata neku isaidiyia ninye ele turrur lenkuti ontasati .

Ore enaiko pee aaponaa valio endaa ilchamba lai pee atum emirata sidai te sokoni naa kang'as apik embolea nalotu abukoki embolea tenaidip airemo, ore sii enkae kalo ainyang'u irkeek loo lchambai loo mitiki nkukuni naanya endaa too lchambai peer ntokitin naanya ndaiki to lchamba ore nabo ekuna kukuni naa indero, irmaata naaing'uraki olchani ooar pee tenaya endaa sokoni naa endaa nanyorr pooki ngae ninyanguni amu endaa bioto naakeeta faida ore tepaaidip atimira natum ang natum faida.